Ore irkererin osuji peenyi ematatu tolosho le kenya naa keetae olturur oji national transport and safety authority aa NTSA , ore taa ele turur naa olturur oitasheiki irbairbarani te kenya nalulung'a , nindim atooshoki ele turur , indim atooshoki ele turur ena esimu eimu inambai enye , nindim sii airorie esako ele turur amu ekitumoki siniche aret , nindim sii aigero or message a a aigero or message eimu enkoitoi email el turur le NTSA nee ekitumoki siniche ataret , nindim sii atabai headquarter ee NTSA nilo alo alimu kewon , nilo alo alimu ajo kainyio piyieu neeni ena matatu nilo alimu ajo kainyioo kintaasa ena matatu nilo alimu ajo kaa sipata iata pien ena matatu . Ore pilo ilo turur le NTSA iimayie, itaasa , iimayie akeyie enkoitoi nabo enena naa enkidim ataret eimu enkoitoi eoshoto esimu tonambai enye, eimu enkiroroto nirorie sacco enye , eimu or message litisira tenkoitoi e e- mail oitabayie iyie openy nkampunini e NTSA , ore tine naa itum ereteto eninko ashu eninkunari pitumoki ateena e matatu tolosho le kenya.

Ore eninko ping'oru inamba engarri ng'ejuk naa indim aitumiyia portal naji NTSA tims portal ore taa NTSA tims portal naa portal ena olturrur naitasheki ilbaribarani te kenya nalulung'a ashu indim sii aitumiyia enkoitoi e e citizen platform ore pintumia nena oitoi pokirare naa ekincho erishata nitalunyie inamba engarri inambai apa nairijistayie ena garri tenitum teni tenipik inaduo ambai nairijistayie ena garri naa itum enaduuo ampaai ena garri eimu nena oitoi pokirare enkoitoi e NTSA tims portal wenkoitoi e e citizen platform ore nena oitoi pokirare nekincho ing'oru inamba engarri ng'ejuk te kenya.

Ore ormtandao lesimu onyorraa erewata oropiyiani tonkuapi eboo naa keeetae enkoitoi e world remit indim aterewai iropiani inkuapi eboo eimu enkoitoi e world remit uh arewaki ake bank account pookin indim sii aitumia enkoitoi e western union ore enkoitoi e western union nenkoitoi nabo sininye nindim aterewa iropiani tonkuapi eboo eimu esimu naa kebaiki ake oladuo tung'ani inaduo ropiyiani niterewa itu eya erishata ashu etu eya eh itu eya inkoitoi kumok ashu olkerreti sapuk long'amunyie nana ropiyiani.

Esaipuk oleng' enkisosion esafarikom customer care erish inyamalitin, amu tenaa keropiyiani naa iterewa areu ewoyi nemenare naa teniwoshoki safarikom ore tinarishata ake nikishukoki inaduo ropiyiani enye. Naa tenaa keloini lino oota enyamali, teniwoshoki safarikom naa ikidim ake atuutai nikishukokino olaini lino. Ore sii toonkoitoi nimiyiolo teniwoshoki naa keponu nikiutaa tesiokinoto oleng'. Neeku ore enkisosion esafarikom, te customer care naa keresh inyamalitin tenkoitoi eleleki oleng', tenkoitoi entaani, tenkoitoi naidim pooki nkae aitabaiki. Neeku ore safarikom naa, ore enkisosion ketii ewoji sidai pii ewoji naa iidim ake oltungani atejo indim aitumiya ilo aini toosaai pookin.

Ore eniko ilturrurri elimu moyiaritin e lukunya naa kegira aiteng'en eyiolounoto, enaiko tenepaash indamunot amu kejoito ore esajati ooltung'anak kumok netaa kedamisho iltung'anak, etaa keeta imbaak kumok. Naa ore naa nena moyiaritin e lukunya naa kegira ayau imbaak kumok amu keyaki iltung'anak imwoyiaritin, niko irkulikae metaa iltung'anak oomoda. Neeku egira aaliki ilturrurri loomwoyiaritin aiteng'en iltung'anak ajoki tenemeeta embae nagol oleng netaa ninye ake igira adamu, netaa ninye nekigira aitanyamal naindim atoliki oltung'ani litaaniki oleng, airo ake peepuku enaduo bae amu teniro peepuku enaduo bae naa keaku itareto keon ino amu mintoki naa. Kegira sii ilturrurri lenkiroroto aalimu imbaak e lukunya, emwoyiaritin e lukunya ajo kenare naa inyok oleng peemidamisho, inyok oleng enaa nilo aas isiaitin enaa inenkwetata, nilo aas isiaitin entoki ninyorr nikinko peyie midamu inaduo damunot nekigira aayaki enyamali telukunya. Niaku ejo kenare ning'oru entoki nias ashu ing'oru oltung'ani lirorie peyie kitumoki naa atareto toonopa moyiaritin e lukunya amu teniking'wari oepny niaku idamisho oleng ashu teniton etu iro naa aikiyaki imoyiaritin, ai kintanyamal enaa kelo ninye ompaka nikiya amu entoki naa nitigirakine nekigira.

Wore eniko inkampunini naishooyo internet pee eret iltunganak tesidai. Naa pee engas aitengen iltunganak eniko tenitumia enaduo internet, peemetum ake iltunganak ingolikinot. Wore enkae naa pee ishooyo enaduo internet aaret iltunganak tesipata metii emonkoi. Wore enkae naa pee isho ilaisiayiak lenye metaasa embaye nemetii elejare, amu teneleji taa iltunganak naa kesioki oleng' aingua enaduo siai e Internet, kake wore peetum ilaisiayiak asipak, naa ketumoki naaji oleng' aataret lelo tunganak. Wore enkae, naa peetum sii aaku wore enaduo internet enye naa kegol ashu mee akeduo enaisilisilisho, maake duo internet nalotu nelo, amu tenetum aaku keeta internet naa kegol oleng' naa kiimbung inaduo simui oltunganak pookin nemegel isimui, nemegel inkuapi, naa kelo naa oleng' aret inkuapi ata inaalakwa itu egel amu kegol naa enaduo internet enye neeku kelo iwejitin neelakulakwa weeneetaana. Wore enkae naa pee ishoru enaduo internet enye tooropiyiani naadoyio oleng', naidim aatabaika ata lelo tunganak lemeeta iropiyani, ata lelo lemeeta isiatin kake, tenishoru teleleki oleng', teleleki ooropiyiani, tenelelek eninko teniasishore, naa keret oleng' aret oleng' iltunganak tesidai metii engela ashu enkolikinoto.

Ore intokitin nayieuni netii first aid kit naa keiu netii em bandage naenieki oltung'ani enkaina ashu eng'uei akeyie netigile neiu sii netii eng'uei entoki naji antiseptic wipes ore taa nena naa intokiting naajutieki ana osarge nejutieki anaa enkima neiu sii netii entoki naji pain relievers ore taa pain relievers naa irkeek laijo iloo bruffen neiu sii netii emukase eyu sii netii thermometer pipimieki enkima oladuo tung'ani otanyamala eiu sii netii irmiranketini ake tenkarake ake meyioloi naa ajo kanyio diake te ten tenelotu diake yie entoki naewuo eyu sii netii entoki naji hand sanitizer ore taa hand sanitizer nenkare naisujieki inkaik pee eme pee et naisujieki inkaik pee etumokini ataret oladuo tung'ani eyieu sii netii intokiting naijio eiu sii netii intokiting naijio enkare pee itumiae naa aretie iladuo tung'anak.

Wore inkampunini naapik isolai naa keetae inkampunini naijo noo first solar, eetae enkampuni naji Sun power, eetae enkampuni naji Canadian solar, eetae enkampuni naji CP solar, eetae enkampuni naji pick solar solution, eetae sii enkampuni naji Go solars, wonkulie ake kumok.

Ore eninko piishuk entoki nindipa ainyang'u tiatu olduka sapuk, naa ingaas airorie oltungani oitasheki oshii otii enkutukl ele supermarket ingaas airorie ajoki kainyoo piishukuto ena toki amu meshuki oshi ntokitin naidipaki ainyang'u te supermarket pooki naake tenishuku enaduo toki naa teniinyala enaduo toki, ashu teneinyala, ashu tenebela, ashu teneeta enkae inyamali pooki, kake tenemeeta enyamali naata, nemengamari enaduo toki, kake ore peeta enyamaki naata naa ingas airorie ale tungani otii enkutuk esupamaket paa ninye likiutaki ajoki ore eneifaa nilo naa eneweji ,oene one, one amuu ore naa entoki nindipa ainyang'u te supermarket naa kegol oleng tenintoki ashuk emeeta naa inyamali naa nijo kashukito enatoki tengaraki enyamali naje, ashu ajo kashukuto enatoki tengaraki entoroni naje, kake ore ake piiyeu duo nishuk ake duo nemeeta ake inyamali, naa kegol naa inakata ng'amaroto amuu indipa duo ainyang'u, nindipa atalaa, naa kore naa iropiyiani teneaku indipa atipika nemeitokini oshi aashuku.

Ore eninko pilak nidol ositima lino te kplc naingasa alo ewebsite e kplc nidumu ake esimu ino ore pidip ni register naijing atua amu indipa apa aaku iata akount ore pindip ningoru mbaa naipirta ositima lomon loipirta ositima kakwa amba intumia alakie ore pindip ainoto lomon oipirta eninko pilak ningoru lomon tiatua enaduo website e kplc aja kanyio ifaa pilak kaja enare pilak keya ositima enkata nabaaa ore pidip atasuo nona pookin nitumoki atalaa na nesidanu ltai

Ore nyamalitin naata esiai nasuju enkisampuare tolchambai sapukin naa nchere , keya ropiyiani kumok oleng amu endaa sapuk nas, naa ingira akesu , niaku ore iltunganak naa iyieu iltunganak kumok aisiayiak oas enaduo siai , iltunganak kumok oas amu meas iltunganak ware , nemias obo amu esiai naa sapuk niaku ingas aitumia ropiyiani kumok oleng igira akesu enaduo daa . Ore enkae eare naa kepuo ntokitin, kinyialari endaa sapuk oleng , ore tenkesare naa keishari endaa sapuk amu inepu ajo ore iladuo tunganak ogira akesisho naa kibukoo ninche endaa, nitiaya , nenangaa irkulikae, niminie irkulikae , niaku ore endaa sapuk naa keimin akeyie endaa sapuk tenkata enkesare . Ore enkae naa empurore , ore empurore naa kepuroo iltunganak endaa sapuk ,endaa tolchambai sapukin amu mme ade pooki kata edoli mwisho olchamba niaku ketii irkulikae laa kisudoo tidie wuei , nisudoo irkulikae tidie , niaku ore empurore naa ae nyamali ina naimu enkesare tolchambai sapukin . Ore enkae naa keyieu neeta nkajijik sapukin nashumiroreki ashu irkompen loshumie inaduo daikin , irkumok oleng amu endaa naa sapuk ekesuni niaku mitoshea akeduo orkiti kompe kiti , niaku kenare naa keetae nkajijik sapukin naa nashumieki inaduo daikin amu ore naa enakaji kiti naa me meitosheya enaduo daa . Ore enkae naa keyieu neetae matejo lorin ashu ilanapak , niaku keya ropiyiani kumok eimu elaata oltunganak, ilanapak anaa ngarin.

Kore enikoni peyie igeri inkarin pooki te ETC, naa ekijokini lazima piiata logbook, lazima piiata enkipande ino, lazima sii piilak enchata naitasheki entoki naji onboard unit, lazima sii piilak inkiek are piitum entoki naji scroll points .Neaku kore nena tokitin pokira onguan' naa ninche enare niata pee kingerokini, pee igeri inkarin te ETC, to losho le Kenya aashu te Nairobi akeyie.

Ore enikunari ena esiai temurua ang naa keetae elaleta otekepuaki neetae naa Kuna ajijik oo lotorok naipangaki tenaa Kee tomon epiki olale obo tenaa kaja naa keeta ake oltung'ani tenaa kejo oltung'ani tomon nanu apik tenaa tikitam neeku kesheti ake olale nikarii ore pee eikari mbaka enkata nakuto lotorok oree pee eku lotorok neetae kulo tung'ana oyiolo esiai enturuto oo lotorok nipoti kulo tung'ana tenekuto elotorok nepuo atur eladuo otorok kewarie neturi aitumia Enkima ore pee eturi kulo otorok kewarie nitayuni enaishoo oo lotorok nepiki ilntoi nepiki ibaketi nedumu oltung'ani enaishoo enye nelo apik ewueji oshiake nenare nepik ore pee edip atipika irbaketi nepik irkulie ilntoi nepiki irkulie motiok nirajie pee eya etai lopuo amir etae loirajie pee enyanya too nkongutie enye etae sii looya aiso ilntamuoyia neetae eloya apuo amir etengenikitia ena biashara neetae naa longa ake too nkang'itie enye nememirr

Ore naboisho oltaurok tenebo olaasak ang'eni lenkiremore peyie itisidan imbaa eunore nembae naa nalotu ayau dupoto tesiai enkiremore amu ore lelo aturok tenetumo olaasak ang'eni naa ketum naa oleng ilaturok eng'eno eimu enkiteng'ena natum te kulo aasak ang'eni ore naa kulo aasak ang'eni naa keeta ninche eng'eno enkiremore ore naa pibung'a kulo aturok tenebo olaasak ang'eni naa keya oleng esiai enkiremore dukuya amu keng'as aliki irkeek onare nepik inta intapuka eeh esiai endaikin enye indaikin enye irkeek ooret keng'asi aliki eniko tenepik inaduo daikin enye inkariak keliki sii irishat ashu enkulupuoni sidai ashu enkulupuoni naa ninye naning'ore esiai enkiremore ore eimu nena baa pookin eng'eno ashu naboisho nayau ilaturok tenebo olaasak teneponu pookin tenebo aibung'a naa keyau naa oleng dupoto tesiai eunore naa kelo esiai eunore dukuya amu ibung'ate naa ninche niaku meeta obo lemeyau endamunoto enye sidai nayiolo meeta olemeyau eh enduata enye ore peeponu aibung'ie kuna duat pookin niasishore inaduo duat naa kedupoi naa ina siai amu iltung'anak oi.

Ore nkardasini nanare nintau naa ingas aitodolu aitayu enkardasi naitodolu ajo itoomonuo apa piosh entumo nikitonyorikiaki . Ore pi pi pi pintodolu inardasi nintoki aitodolu enkadi , inkadii najingie iltunganak linonok enaduo tumo .Ore piindip aitodolu enkadi , nikinkilikwani enkipirta enaduo tumo , ore pilimu enkipirta enaduo tumo naa nikinkilikwani esiana oltunganak onare nejing entumo, nikinkwani enkipirta, nikinkilikwani esaa naidip , nikilikwani ajo kesiana oltunganak aja onare netii enatumo . Ore pindip aitayu inaduo ardasini pookin tinakata taa kintokini aisho erishata nioshie enaduo tumo ino tenaduo wueji tenaduo, tenaduo ,tenaduo uhuru park ashu tewueji esirkali itu kintanyamal irpolisi , itu kintanyamal aitoki ashu kilikini naa ntokitin nisuj ashu ntokitin nanare nias ashu inemenare nias iltunganak esiana oltunganak neponu ashu ilemenare neponu, indipa aitodolu enaduo ardasi ajo itoomonuo apa orusa , nikinchooki netipikaki ormonekie ajo kichooki , netipikaki ormonekie ajo etangamayioki ajo ore ena tumo naa entumo sidai niaku ore ake pitum enaduo ardasi niaku ore entoki nias naa pekinchori ake nkardasini onincho lelo tunganak ojingu , enkardasi naijo, keji duo enkadasi e ee.....

Ore esiai orkioma le IPOA na ping'or ake inkiasin lorpolisi oji National Police Service, ping'or tenaa kegira ake ainyal iltung'anak tenaa kegira aar iltung'anak, tenaa kegira aitanyamal iltung'anak tonkoitoii nemishaa, ning'or si tenaa kegira aitumia enaduo golon enye orpolisi tenkoitoi nanare ashu kegira ainyalaa apuo ainyal iltung'anak, apuo aitanyamal iltung'anak. Neeku ore orkioma le IPOA na ping'or ake ninche isiaitin orpolisi, igolikinot tenaa ketii keeya nagira irpolisi aar ake duo iltung'anak tonkoitoii nemenarikino, enaa ketii mbaa naasita tombaa nimitiship ashu tombaa nemenare, ashu tenaa kepoito agil agil inkitanapat olosho enaduo apa enaa enaiteng'enaki.

Ore pee nibelekenya ena bae oleng tenkop ang' naa mikiata iyiook iwuejitin nikituudunye nkariak, ore nkariak nikiata naa Inainyianguni, ashu inooltrot naa mitosha ninche iyiook tenikiok. metaa ore ekipuo ayau nkariak, iyiook ake itisha pee kiok. Mikintoki aata inikiidim atuunishore. mitosha iyiook amu tenaa lenkare oltoo obo ilo ayau, naa iyie ake naok, mitosha ade, esiai enkiremore amu meetae naa enkare ore ilturot ootae naa iloo nkuti rishat, enkata ake nasha, inakata ake eetae, ime olturoto oton ntarasi, enkare naa kelakuaniki ninye. neeku, ore esiai enkiremore naijo ena nemikitumoki amu mikiata naa enkare naidip iyiook, ore enkare nikiata naa enikiidim ake atook, neishunye kake ore esiai naijo ena enkiremore. Naa enchan as kireshu pee kinguraa tenaa ekitum enkare, neeku ore enkata neitu esha, nimikaita nkariak nkibukoki Inasuo daikin natii ilchampai amu, ore naa enkare nikiata naa enkare ake nikidim atook. Ore enkare nikiasie esiai enkiremore naijo ena naa mikiata pii.

Ore eduata too Nkera tolondoluo enkibungata ee online courses tenkisuma ee college naa kejoito Nena kera naa kegira ayimaa golikinot amu meeta masaa nasishore enaduo kisuma ee online kitoki sii akuu kegira ayimaa egolikinoto amu eitu etumi elaitegena owutaa oleng tenaa siai ee online ore sii enkae naa kegira esiai ee network mibungita too nkwapii enye aitanyamal Nena kera oleng neeku misho erishata najingie ena kisuma ee online ore sii enkae naa ore ena kisuma ee online naa keeta egolioyo sapuk amu mee pooki kerai naidim ataa keeta Nena masaa ashu erishata naton ake duo nisuma tee online neeku ore ena naa egoloto sapuk amu ore enkera naa kenyor naaji tenaa enkisuma edarasa ejing paa teneta entoki nemeyiolo nikilikuan enkae amu tenening naa ena kisuma ee open online courses naa kesesha aa ore oltung'ani naa ninye ake openy otii nemiata likae tung'ani litashare lidim aikilikuana entoki nitalaikine amu pookin Ade lee enkilikuanu naa tenilo Ade ayim ena oitoi ee online pee etumoki aikilikuanu kake meeta oltung'ani litaniki meeat oltung'ani litaniki meeta oltung'ani lidim aikilikuana neeku keeta egoloto sapuk oleng

Ore enduata ai naiusu county e kiambu tenkishooroto e bursary te kila olari ore enaa enalimu ilomon inchere ore county e kiambu naa nabo onkauntini nagira aworr bursary tesipata tenkoitoi naibala naa ore eoroto e bursary enye neshomoita aorr bursary ning'orr oleng nisho inkera sanasana uh oleng nemeidim ate nisho inkera nemeeta intoiwuo nisho inkera natalaita iropiyiani naisumare pii neeku ore eoroto e bursary te te county e kiambu naa itobirayioki kegirae aitobiraa bursary te county e kiambu amu meetae eropare meetae manyorr lukuny ketumito inkera pookin bursary erisioroto ore inkera naagoli iintoiwuo n onaashali naa kishoritae ake inkera pookin amu keeetae oshi kulie kauntini naa inkera ake oltung'anak oogol ashu iltung'anak oyioloi ashu iropiani intayu pitumoki atalaa ashu keyae iltung'anak enaa irgilat enaa maoyioloro kake ore kaunti e kiambu naa kegirae aitobiraa bursary amu kegira aorr imbasarini enye naa ore sii enkishooroto e bursary teninche naa kisho inkera bursary enaa indarasani ore inkera e university naa kilepieki ore inkera eh sekondari naa kishori ake sininche kake merisio naa iropiayiani naishori ine university o ine sekondari kitorisi ine university amu isapu naa iropiani enye alang kuna e sekondari.

Ee ore ina chama eopposition naa kelotu oleng aitanyamal ena sirkali natii tenakata amu ore enchama eopposition negira aiteru aya irbungei lonkauntin pookin , keeta ake ilaitashekinok toonkauntin pookin , egira aya irkutitik laijo lomcas , niaku ore emchama eopposition elo aiteru telde ari naa kiteru enchama natererene naa etangasa aya ilotii sirkali pookin, nitoki aya ilabolok lena shama natii atua nkishu, nedumu oleng ashu netil oleng , negira atil oleng iltauja loltunganak, entoki nagira apik oleng enkare negira aitanyamal ena, ena , ena sirkali natii atua tenakata , kegira oleng inashama aitanyamal , negira apik enkijape oleng ena, ena , ena sirkali natii atua amu kedoolta ajo keeta iltunganak engolon , negira iltunganak kumok apuo aiteru aibungare ena shama eopposition , entoki ina nalotu oleng aitanyamal ena sirkali natii atua nkishu amu teniaku naa ketii enchama eopposition , niaku ore ntokitin najo sirkali mataas , nitoki ake agilunore , kegoliki oleng amu mitoki naa mbaa aleleku teninche amu eetae naake logira agilunore naa kedol naa ajo ore ina mashindano naa kenyor mashindano nalelek entoki nagol.

Ore eroruata nawa tenkoitoi e mtandao tomuruan orpukeli atang'asa aya eroruata aliki iltung'anak eniko tenedol inkiasin naasita ilarikok lenye eniko tenebaiki ilarikok lenye eimu enkoitoi ormutandao anyaka sii aliki eniko tenetum intokitin naijio imbasarini tenko tonkoitoi ormutandao atolikio sii eroruata nawa tenkoitoi ormutandao eniko teniput impala natumie inkipandeni eniko tenetum teniput impala natumie enaa inkadii einoto niaku inena iroruat naawa nanu tenkoitoi ormutandao aret otii imuruan orpurkeli netabaikia eretoto oleng lelo tung'anak.

Amu ore safaricom na platform apa ena naitawuo Safaricom pelo aitaduaki lairemok kutik aret oleng ningur ngolikinot olairemok kutitik nitoki aingor ashu emanaa tolduka alo aret nekea kwapi natanikita olduka amu ninche omanita etii enchipae enye ashu ewoi enye neaky Safaricom apa naitautuo peret lairemok kutitik peosho loani naretunye enkiremore niso irkiek nisho ropiyiani narewie enaduo siai neaku ore pa ninche etareto oleng na apa ina platform nakitawuo Safaricom aa ninche egira ailangilang mekulo otii ataaniki ldukae lekua airemok kutitik ninye apa eyieu nilepunye ninye eyieu nelo aitalala ninye eyieu nelo ailepunye na ilairemok kutitik ninche egira angoroo oleng ninche apa ninche eyieunye

Ore eoshoto ompishai evidio eniko teneret inkera naa ore oshi entoki nitodua naa itum oleng eyiolounoto ashu endamunoto alang entoki nikitiakaki ashu enitoningo . Niaku tenedol impishai inaduo kera inaduo pishai neeku kelotu nai ina ndamunot enye, ore enaduo vidio natodua , niaku keas ake enaduo natodua , niaku ore egira alo egira as enaduo toki natodua, ore egira alo , egira ake aigil enaduo toki natodua nejing inatoki elukunya enye , neyau engeno, netum engeno nadolie mbaa kumok ashu nayiolou eniko tenias enaduo bae amu etodua naa eesitae naa ore embae nikilikini naa kelelek kirikino , ore enitodua naa meeta naa eniko pekirikino amu kiaku naa idol amu ore ake pekijo arikino, nelotu enaduo vidio ndamunot inonok , nelotu enaduo vidio, nelotu nkiasin enaduo vidio, niaku itodua yie, nidol nkiasin, nitoningo si tenkiok niaku kegol oleng perikino naa ore naa ina naa kisho nkera engeno amu keaku ore ena kerai tenedol enaduo vidio naa kengas areu ndamunot oleng ajo amaa kaji iko, kaji etiu ele omoni , kaji ikoni teniasi ena , niaku ore ina, kitengen enkerai oleng , nisho erishata nanenegunyie indamunot amu keaku naa ore ake pedol ena vidio , neyieu oleng, neyiolou engeno oleng ashu neyieu oleng neyiolou ajo amaa ele kilikwai kaji ingwaa, kainyioo naasa, niaku ore.

ore teknologia netareto oleng, eimu enkiremore, amu ore eimu teknologia, nntito ilairemok inkoitoi kumok oleng, naasie esiai enkiremore, nemyiolo apa eton eitu elotu, tenologia ore sii ilairemok, nenotito eng'eno netum aatayiolo mbaa kumok, naaret esaiai enye enkiremore naaya dukuya. amu etang'asa aayiolou iltururi lenkiremore,,oidim aanotito retot, tenkoitoi e teknolojia, nenotito sii engeno oleng' eimu irkulikae aeremok, kedol esiai ekulikae, te teknologia ore pee edol esiai ekulikae enikuna tenetaasa. netum sii ninye ina ng'eno nejo alo atem, netum naa neret oleng ina siai, ore siii enkae natareto tekknologia ailepunye enkiremore naa etareto oleng teknologia aliki, ashu aiteng'en irkeek, ooret enkiremore, imashinini, oolairemok, naidim ataas esiai neeku ore teknolojiavetareto oleng, ailepunye enkiremore. naa neya dii ninye enkae rishata. neya enkae roruata sapuk oleng amu, ore naa eimu eyiolounoto, eimu enkiteng'ena, eimu ntokitin natoduaa, ilairemok te teknologia naa ntokitin nena, naashomoito aareu enkiremore, dukuya oleng alang apa, meetaae teknologia neyiolou sii esiai enchan, irishat enchan eimu ake teknologia.

Kidim oloing'ang'e aitanyamala enkisuma enaa enaata enesha neruko irkejek leme lang'ayu naa kibooyo naina inkera itu epuo isukuluni nisho naa inkera metotoni tonkang'itie nentoki ina nareu inkera ashu nareu enkisuma siadi amu ketii naa inkera naa ore ake peesha nimitoki aitoki ahom atalang irkejek nentoki ina nareu enkisuma siadi amu kegiroo naa inaduo kera enkisuma ore enkae naa kidim naaji oloing'ang'e aitanyamala enkisuma oleng eimu osiwuo amu kelelek elotu osiwuo nelotu orkutati sapuk oleng neng'err naai inaduo darasani ashu euroo imilankoni nelele auroo indarasani nelelek etii inkera atua ore petii inkera atua naa kelelek naai etumi irbaa kumok ejo inkera makuata nelelek sii itashe naa esiai enkisuma tenkaraki inaduo darasani nemekure eeta inkera niaku oro siinye esiai oloing'ang'e naijio osiwuo naa kidim nitanyamal enkisuma oleng ore sii ae siai oloing'ang'e naa kidim esiai enkijape aitanyamala enkisuma amu keetae inkera naata inyamalitin enaa inorgoitie atenelotu ade enkijiape nemitoki atum erishata napuo indarasani nia kirragita ake naa kitanyamal ina mu kereu ina inkera siadi nisho inkera metalaikinoto ataas entemata nisho metalaikinoto ahomi dukuya niaku nabo inankae enkoitoi naidim oloi.

Ore eniko irmalimuni peetum enkiteng'ena napik teknolojia enkisuma naa peeng'as atum eretoto naing'ua sirkali ore peetum ereteto naing'a sirkali neng'as sirkali aaya irmalimuni nepuo miteng'eni ena siai e teknolojia tenkisuma amu elelek eetae apa ilemeyiolo ena siai e teknolojia enkisuma ore eimu eretoto esirkali nepuoi aiteng'en ore pidipi ore piidip nepuoi aiteng'en ore pidipi ore piidip nitoki sii sirkali ayau imasaa e teknolojia nautarie irmalimuni inaduo kera piiko nautarie irmalimuni inaduo naa keleleku oleng enkisuma amu kiaku naa keeta inkera imasaa neeta irmalimuni eng'eno naa ore ake peeta irmalimuni eng'eno neeta inkera imasaa naake teng'en keeny keleleku oleng esiai naiteng'eni inaduo kera amu meji enkisuma kiti eeta irmalimuni nemeji imasaa meeta inkera ore ake peeta irmalimuni enk eng'eno e teknolojia neeta inkera imasaa e teknolojia nautarie irmalimuni naa keleleku oleng naa kisho ina irmalimuni ninye engolon oleng naisumie inaduo kera metii engolikinoto amu teneeku kutik imasaa naa kiaku naa ore inkera kiding'a inkera egira anining'u ormalimui ashu ninye akeori inkera naa keya naai ina erishata sapuk.

Ore enduaata ai naa peelo ake spika aas ina siai tenkitaduarato kake meetinkiroroto enkutuk. Amu tenias esiai tenkitaduarato naa kitukuj kulikae tunganak, nedol kulikae tunganak eniasiata, neeku ore enaduo siai naa ninye nairo tialo iyie. Ore enaduo siai nitejo nitaasa, naa mintoki ninye aekenya airorie iltunganak kelimu ninye ena siai kewon enye. Neeku ore duo enduaata ai te spika le parliament naa ore naa etejo kitodolu esiai tonkitoduarot, ekianyita naa matodol nena kitoduarot enyanak, amu misudori aikata entoki teneasi, nitoki sii aaku ore ele spika le parliament naa oltungani oshiake loo nkiasin, neeku tenejo kitodolu esiai too nkitaduarot naa kelelek oleng' aa esiai ejo peayas esiai naibala naa mitoki ninye oltungani aikilikuanu. Ore ake peayas neitodolu.

Ore inkolokinot naimaa naa kelo nemeeta iltunganak iropiyiani nainyiankunyie iladuo keek, naa ore naa ina naa enkolokinoto nabo amu, kebik naa ilkeek eitu aikata enyiankuni. Ore enkae naa kelo naa aitorok ilbaribarani, neeku ore epoi aayau iladuo keek, naa keya erishata oleng' ashu iropiyiani kumok oleng',naa ore naa ina naa aigolikinoto naa, meetai eseriani amu kelo nilo ore igara ayau iladuo keek, nibunga iltunganak nikioru ilkeek, nikioru iropiyiani, neeku ore ina nkae esiai eseriani naa nabo nyamali nagira iltunganak oomir lelo keek aimaa. Ore enkae naa meeta iropiyiani sininje naitosha nainyiankunyie iladuo keek, neeku kelo ninkat iropiyiani niko naa metushukoyu arashu metadoi enaduo biashara enye olkeek. Ore sii enkae naa etaa iltunganak kumok omir iladuo keek, neeku etaa kitalaroi etaa ebaya onkuan ebaya imiet. Neeku kelo naa tenijo amir naa oltungani obo ake ashu ipal ninye itumir amu itaa naa kumok, neeku meetai naade iropiyiani arashu meekumok iltunganak oomir iladuo keek. Ore enkae naa meeta iladuo amiraki loolelo Keek eyiolounot oleng',neeku kelo naa kelaikino ninje atimir iladuo keek lenye amu meeta naa eyiolounot namirie.

Ore eniko mpesa peyie ibooyo pemiriwaa ropiyani namba torok naa ipik ake nambai oltungani niyieu niriwaki ropiyani nipik esiana oropiyiani ore pipik esiana oropiyiani nipik pin empesa ino ore atan ituepuo ropiyani na kengasa aitodolu enkarna ajo keletungani kiriwaki ropiyani neetae ewoi ore tiabori ore petupokuo enkarna ilo tungani nijo yes ore pitu nijo no ore naake pijo no mitoki na ropiyani apuo amu nambai torok itipika ore pa naduo amba sidain ashu naduo ambai oltungani liyieu ore panambau torok ore pirony no meeta enepuo naduo ropiyiani

Ore irkererin osuji peshukuni mpisai nairiwayioki nambai torok tembempesa naa ore ormessage lonaduo ropiyiani niriwayie , airiwaki inambai torok , nidumu oladuo message nireu , arewaki four ,five ,six nitum ereteto .

Ore entumoto e network tonkangitie netasapuka oleng isulaki tolainible Safaricom tonkwapi muj ataa kitibewoi nibungita network e airtel ashu enesafaricom neaku ore tonkangitie atan etii engolikino nkangitie tentumoto e network amu ore oshi ntauni na aikiti taun oleng nimibung olainini poki na kwwta nkangitie engolikinoto entumoto e network alangu ntauni

Elelek naji indim ninche sirkali , nitayu ereteto tolairemok meibunga teknolojia tenkiremore kake kelotu agolu oleng tenchoto ang tenkop ang ashu tenchoto ang olairemok amu ore ilairemok kumok , nitu ninche etum ena rishata oleng najingie atua teknolojia , niaku meeta oleng ninche eyieuna nayiolounyie naji esiai eteknolojia, nia kelelek elotu ina aaku enkibooret pemibung ninche amu elelek ninche akeeta ena najo , ore apake metii ina teknolojia , nitu apake kilaikino enasiai enkiremore . Niaku kelelek oleng eyieu nai ninche sirkali neret kake elelek mesioki ninche aibung amu kedol anaa ore esiai eteknolojia naa keya eriashata enye sapuk egira atum engeno , nelelek eeta engolon , elelek aa kejo ntokitin kuna naitoki aitagol oleng esiai enkiremore ashu ntokitin naponu ayaki iyiok garama sapuk alang enoshiake nikiata . Niaku kelelek oleng eyieu nai ninche sirkali neret ilairemok tenkopang kake elelek mengamaa ninche edol enaa ore a irkumok lolairemok naa iltungank leitu isuma lemeyiolo oleng atijing ena siai eteknolojia, nia kedol ninche anaa ore ake peponu sirkali ajo mataret apik atua esiai eteknolojia naa kedol anaa keeta erishata sapuk nagira ninche aiminie.

Ore esiai olkiondo ouduudo naa kejo pateenata inkulie mauti naatasotutuo duo aitadoki atua lelo kiondo egira asotu majani egira aakesu majani, nitiari epoito. Nekesunye ashu nejiunye inaduo mautik nemeyieouni tiatua ele kiondo ore epoito nedoyio tenaa soito, tenaa kelkiku, nedoyio peejiunye enaduo majani naaninje ake egira ninje aakesu. Ore siai enjata naakejo peeudishore aadotunyie nena majani, amu tenitumiya naa iloisotok naa kepuo naa kepuo naa ninje aatum oleng' enyamali too loisot amu kepuo ilkiku neud, nepuo isoito near, neeku ore esiai enjata naa peeremie enkop peemitoki aasishore ilkimojik lenye amu teneasishore naa ilkimojik lenye naa kepuo aatum batisho tookimojik naa kejo ore enashata naremishoreki, enjata nairemisho naa kejo sii peedol enkoitoi eneeim pee epaasha ilkiku, nedol ewoji nenare neroro, nedol enemenare neroro, neeku ore enashata naremisho naa keret egirai aaudu enaduo majani neret sii peedol iwojitin neimita, peepaash ilkiku nepaasha inkuesi.

Ore entoki nayieuni tenkinyiankunoto olaini naa kenare niata enkipante ino nimbunkita tinewoji peeyai inamba eina kipande ino, nenare sii nitii inewoji pee kiwoshi empisha, nanare sii niyata iropiyiani ninyiangunyie oladuo aini, neeku keyieu niata enkipante, keyieu nitii inewoji peekiwoshi empisha, neyieu niata iropiyiani ninyiankunyie olaini, ore piyata nena pokira uni naaitum olaini.

Ore olkererin osuji peeshukuni olaini ashu oloimina, naa kenarikino piiyiolou nena amba olaini lino loimina, nenarikino sii piyata sii piyata enkipante apa nirijistayie olaini lino oimina. Ore piyata enkipante nirijistayie olaini lino oimina ore piiyilo nena amba inono ilo aini liminie, naaitum olaini lino ashu ekishukokini ilo aini lino tesiokinoto tooldukayi le safarikom ashu tooldukayi lilo aini naa liminie.

Ee keyau eripoto amu , kiaku naa ore ntokitin inonok meetae likae tungani oidim atinyikaki amu tenejo oltungani alo anyikaki nejo ala apik orkimojino nemeolino nemengamu naa amu mme olino orkimojino, tenejo alapik enkomom nemeenino nemengamu naa amu mmee enino inaomom niaku keyau eripoto oleng, kisho oleng metaa keripo ntokitin enye nemepoki tungani oidim ashua atijinga atua amu ore nee enkomom naa ampaka paa enino , ore orkimojino naa mpaka paa olino peetumoki enaduo toki ino atabolou kake ore ake paa enkomom elikae amu orkimojino lelikae nemeeta naa eninko piipik nebolo amu ore naa orkimojino nemejutoyu, ore enkomom nemejutoyu ashu nemindim atipika enkomom elikae niaku keyau eripoto sapuk oleng amu ore nee enkomom nee enino ake enkomom nemeeta likae tungani likanapaki , ore orkimojino naa olino ake nemeeta eniko oltungani peya oltungani orkimojino lino meeta eniko oltungani peya enkomom ino , niaku ore orkimojino arashu enkipikata enkomom eyau eripoto sapuk amu midim oltungani atupuroi orkimojino lino pelo apik , nemeidim atujuto , niaku ore ina naa eripoto naitosha naa ata tenias oltungani enias , mejingaki ake ae toki ino, orkimojino itipika, ashu enkomom amu ampaka naa.

Ore erishata nayiolounoyu ajo eo endaa peyie eitayuni tol'chamba naa erishata naijo ake alo olchamba, tenaa kamboosho ibukori duo ashu etanapa imbenia, tenaa kalpayek etooshopi imasusun nenap pii metaa kegira ninye aatoyu. Neeku tenidol ajo etoyito ilpayek ashu etoyito imbenia omboosho, naidol ake ajo etaa duo ena erishata nintayu amu ore naap eton eitu eoku naa keshali, kake ore piidol ajo etoyito pi ilpayek etoyito pi imboosho niterutua aanap indaikin too mbenia, neosh ilpayek imasusun pi naa nebulu dii aanap enkiitin pii, nidol ake ajo ore taa ena etaa erishata niidim atekesa iladuo shambai amu tenijo akes tenijo aibung' kekusunye ake ashu tenijo alo olchamba ibukori imboosho etanapa inkiitin, etoyito, meekure eshali etimita enkare pii, neeku ore ina rishata idol ake ajo ore inarisha naa enare nilo aitayu amu etoyito naa etaa kegira aibukori ore imboosho etoyito pii etaa kegira ninje aibukori etaa kenya enkop.

Ore elaata e paybill naa ninye enyor ilaasak lebiashara ataasishore oleng', amu enkoitoi nalelek naa enkoitoi narip iropiyiani enye, naa enkoitoi nalelek naidim airiwaki ilkastomani lenye teleleki iropiyiani, naa enkoitoi sii narip iropiyiani enye, naa enkoitoi sii naa ninye nalelek amu medung iriwakini nemedung sii entoki sapuk epoi aitayu.

Ore huduma natii enkop ang na kajiado West huduma centre na ore enkiasi loltunganak na kesidai amu ore nkiasin esiai na ekingamaa nikikcho eutaroto sidai anaa enkipande ishomo aingoru na ekiliki enkoitoi sidai nitumie enaduo nikirorie tenkoitoi nining oltungani na ekiutaa si neaku ore nkiasin oltunganak lebkajiado west na ltunganak sidain lemebuaki ltunganak ltunganak loyioro airorie ltunganak na ltunganak oyiolo airorie ltunganak ltunganak lolo ogira aasisho logira autaa irmaasai lang lemeyiolonesiai enkisuma teneponu inewueji netum eyiolounoto neaku ore esaia e kajiado west huduma nalelo sidain ltunganak logira aishooyo eretoto anaa enanarikino

Ore faida natum county esiaya tenitumia teknolojia naa kengas ayiolou imbaa oloingange metaa peyiolou irishat nasha , orishat nemesha, ore kuna rishat nasha neipadanaki, neyiolou nena riashat nasha paa nena rishat iteru atur enkop. Ore enkae faida natum county esiaya naa nchere ketum eyiolounoto oleng enaiko tenirem enaduo kop enye, keyiolou imashinini naetuo naidim aisaidia meta, metuturo enaduo kop , keyiolou si irkiek opiki ilchambai , keyiolou si imasaa naasishore tenkiremore enye, naitelelek imbaa alang inoshi ake nagira aitumia . Ore sii tesiai enkikena naa keyiolou oleng ajo kebaa iropiyiani naatasishore egira aas enkiremore, keyiolou iropiyiani natushukunyie , neyiolou esiana ondaikin natuuno, neyiolou esiana ondaikin, endaa naibukori , esiana endaa apa naitumia egira atur ena kop enye , esiana omashinini , niaku keret ina oleng amu kisho metayiolo ajo kebaa faida tenasiai e , tenasiai enkiremore , kebaa hasara nahomo , kebaa nkulie masaa naitoki aitumia , pebaiki enaduo, enaduo garama naitumia, niaku keret oleng esiai enkikena.

Ore huduma omashinani naa olturur otipika sirkali eimu huduma kenya peyie ebaiki iltunganak otii atua nkishu, nebaiki lokesheni natii irmaasae, nebaiki nkauntini pookin atua nkishu, niriwaa iltunganak pepuo aitabaya irkiliku nitengen iltunganak maate , neman inkangitie, nitengen iltunganak imbaa naipirta isiatin esirkali , mbaa naipirta enkisuma ,mbaa naipirta, imbaa akeyie pookin naipirta enkishui oltungani kake tiatua nkishu, niaku ore ena naa olturur oiriwayie sirkali iltunganak ashu otegelua iltunganak opuo aret iltunganak loonkishu metayiolo mbaa nagira aasa tolosho, metayiolo mbaa nayau, naewuo aibelekenya ashu metayiolo nkibelekenyat nataasate tolosho, neton easa , nagira aasa, eniko tenetum enaduo reteto ashu eniko tenebaiki sirkali ninche eimu enaduo huduma center.

Ee ahomo nanu huduma center ahomo aingoru enkipande apa ai naimina , ore palo naa kiado olaini oleng , aado oleng ahomo saa are napuku saa tomon naa ore entoki naret peyie esidanu naa kenga, pengasi ainger ilaisiayiak kumok te huduma center amu ore iltunganak otii naa ikutik alang esiai naasita. Niaku kadol nanu ajo teneponari ilaasak lesiai naa keret oleng inasiai nabik iltunganak tolaini eitu ishori ereteto amu ore naa iltunganak oasisho naa ikutik naa ikumok iltunganak oleng , niaku ore enyamali sapuk naatae naa iltunganak irkutik oasisho tenaduo huduma center niaku metumoki ade ataret iltunganak pookin . Ore enkae naa peponari nkajijik naasishoreki amu teneponari nena ajijik naasishoreki , neponari ilaasak lesiai metaa keorikinoi ake inaduo ajijik neishunyie esiai tina rishata.

Ee airorie oleng oltungani lehuduma centre , ore apa entoki nagira aikilikwan naa kagira aikiliikwan ajoki amaa oltungani otoponikiaki lenyenak kaji iko pee eshuki ilarin lenyenak siadi , najoki ore enikoni peyie eshuki ilarin siadi naa pingoru empalai, empalai einoto , naitodolu naa ilarin lenyenak le, ilarin lenyenak lolekewon ashu ingoru empalai apa naibatisieki metaa ninye naa nangoroo enaduo sipata ajo ore kulo arin neme ilinonok paa keyauni taa ayaki olaisiayiani obo tine , ore pindip ayaki naa tine taa itumoki anoto ereteto.

Ore ena naa erubata naitengela iltunganak le huduma kenya aisho, aisho erishata ilaasak lesiai ehuduma centre peetumoki atabaiki iltunganak liatua nkishu , ningor oleng inyamalitin nagira lelo tunganak aimaa isualki inyamalitin nagoli oleng ashu inyamalitin natirisha oleng , niaku pingor oleng lelo tunganak lehuduma centre enotito erishata eimu huduma self services kiosks atm nanyikakinyie iltunganak liatua nkishu oleng , ningor nena golikinot nagira lelo tunganak aimaa.

Ore mponarot nalio tenkisuma etusujaki esiai naasishoreki imasaa edigital tondarasani naa nchere ehomoki aibelekeny olchetie loldarasani , metaa ore ndarasani kesheti ndarasani nitokini ashet imisai naitelekini inaduo komputani peyie etumoki naa inaduo kera ataasishore . Niaku ore olchetie loldarasani nemekure aa ninye olapa, nitoki aaku italalaki nena darasani peya naa imisai olorikan erishata sapuk ashu engweji sapuk natonie inaduo kera. Ore enkae ponaroto nalioo naa enkibelekenyata olorikan otonie nkera amu ore ilapa orikan otonie nkera eton itu eyauni esiai edigital atua ndarasani nepaasha oleng okulo taata loponu nkera aisumishore. Amu ore naa lelo apa orikan loasishore apa nkera noo olorika ake laa olenkerai nabo nee enkeiti wueji eeta nemeta enitelekinyeki enaduo masai edigital . Kake ore peeponu naa enkisuma aibelekenya aaku enedigital nesheti ilorikan laa ore peton enkerai naa kebaiki enaduo misa, ore peton enkerai naa keeta ewueji nitelekini enaduo masai enye naijo computer , neeta eniteleki orbene , alang ilapa orikan laa , nkera ake , ketoni nkera uni tolorika obo kake ore taata tenarishata etaa enkerai nabo olorika obo netaaniki emisa.

Ore ninko piing'er keon te ecitixen piitum nkishorot o siatin, naa ing'as alo website ee ecitizen nilo airegister keon, niinger keon ino teineweji metaa ieta akaunt teine, ore piindip nibl akaunt, nipik imbaa pookin nikimoirta, nipik ajo iniakop, nipik ajo kaji ingua, nipik larin ning'ua nipik enitabaiye te nkisuma, ninjasa ake iyei imbaa nikimpirta pooki, nintoki apik namba inonok esimu, ore piindip atipika namba inonok esimu, nintoki alo nilo aitobirr password nimikiindim atorikinoi, nintobirr apassword nagol oleng, password niindim atobolie, password oleng naa mikindim atorikinoi, password naa iyie ake openy nayiolo metaa itumoki ake atabolie, ore piindim nirau empisha pasupot ino apik enaduo akaunt ino.

Ore imasaa naisul itabaya enkisuma toosukulini naa imbukui naisumi . Ore mbukui naisumi naa ninche naisul itabaya enkisuma kake meeta inkera imbukui naisumi naitosha. Amu inepu ajo embuku nabo, imbukui uni ake eetae , nee embuku nabo ake ormwalimui onkulie bukui are , niaku ore kuna bukui are , kelayuni ade ajo kaa kerai naya , nepal ingae . Ore ninye pishoyo ormwalimui esiai napuoi aas toonkangitie naa kelau ajo kaji ade iko tenepuo , tenisho kuna kera nemeeta naa imasaa enena bukui naasishore , tenaa are imbukui naa kelo naa keya inkera erishata itu ipang apuo tesukuul egira angas angar kuna bukui pee tenaa kare ade nadumu inaduo bukui apuo aya , niaku kimutie inkera itu ebaya nkangitie ne, misumisu , niaku ore mbukui naa inaisumi naa ninche oleng meeta nkera tenkopang naa ninche naidim aitabai amu kelotu ormwalimui nisum embuku , nelotu nisum inkera tenaduo buku kake megira atumoki amu tenaa mbukui uni eetae naa nkera hamsini ten`darasa naa keya erishata oleng ade peyiolou inkera ashu peetumoki airiamarie oladuo mwalimui amu meeta naa entoki nagira asujaa amu tenaa mbukui are ake eetae nelelek aare ake natum wenaduo ormwalimui niaku kimin enkerai tenkoitoi.

Ore eniko pilepunyie naa pengas aret aisho enkitengena eniko teneshum iropiyiani enye wereteto nalotu ele shumati aisho taisere teniaku etushuma tenkoitoi sidai nanarikino. Ore si eniare nitengen eniko tenedumu ilooni werishata naya peshuku enaduo loan werishata naya peisho enaduo loan, ongolikinot naimu loani teniaku iwa neid enkata naifaa neshukuni , niaku kifaa neliki sii eniko teneya eararoto olooni , nifaa neliki imbaa naret kulo tururi teniaku etukunyakita ashu etonyuakita aas enaa enagirae aliki . Ore enkae naa kidim sii ataret nena shamai oleng iladuo tururi , nisho masaa naasishore naijo looni , nidim si aitagolo ainguraki iwuejitin anaa nkajijik naidim ateshet iladuo tururi kutitik , nitaa nkunenye pee etum sininche entoki naaku kegira ake aa alep amu kiaku enkitukuja naa ina amu tenisho masaa , tenisho looni , nisho retot naijo nena , naa kilepunyie laduo tururi kutitik , nedol si ajo ore kuna shamai netareto oleng irkulikae tunganak neyieu sininche inareteto pebaiki ninche eimu.

Ore entoki nasi na pengasa ashet irbaribarani metaa taana lamii nakeret ina metaa metoronok orbaribara metaa keyai embatata ongarin ore eniare na pepiki lamai outa ltunganak tenaarishata nalang melang tanaa engaru nelang neutari ltunganak metayiolo ajo teneosh elebnetum atalang neaku petum ltunganak enkitengena peshet irbaribarani sidain nesheti lamai outaki ltunganak enikuni tenesheti kulo baribarani ore si enkae pelikini ltunganak enikuni tenelang orbaribara netumoki atalanga ore enkae na oingur larewak longarin pemitoki akwetie oleng ashu ningur peyiolou wuejitin torok neyiolou sinye aingura lolo oitoi

ore embaye naidimi aatas peeilepunyieki orkuak oo emboita emurua ooltururuti toosiruai naa pee egeluni ake enkolong` natumo emurua pookin neitoduari orkuak netumo iltururuti pookin neitoduaro neitodaya oltutur embaye nataasa ninche embae nashomoita ninche isulu netumi esiai enchipai oorkuak netumi esiai naishintana iltung`anak erany netumi esiai naishintana iltunganak eas imbaa naapashi paasha orkuak ore ade ake oloshomo aisulu netum erishata naishorieki entoki sidai naitodoolu ajo etaa duo olaisulani oree tenkoitoi naijo ina naa keyau naji ina naboisho metaa ore iltung`anak neyiolou orkuak neyiolou imbaa eenaiboisho teemuruaa amuu keetae inye ina olong` naboisho ake natipikaki apa peetadamuno netum sii dii iltung`anak ena siai naitukuja amu kejo naa ore amu etaa apa elde olaisulani ore tena rishata naa kanyok sinanu paalotu aisulu naa idol ajo keyau kuna naboisho neeyau enkitututumo naitutum oltunganak toosiruai neyau sii neitagol sii iltung`anak menyaaki aanyok meeta ore taata teneeku ele olaisulani nenyok taiser elde likai peyiee eitoki ajo oree sinanu naa kaloyu akeaisulu aya ena kisulata.

Ore mbaa naasi na oeas serkalibm esiai eudoto onkariak atanm anaa wuejitin natanikino enkang wenkang ashubm epiki enkalo metaa ore enaduo aang nituetum enkare netum ateyietu enaduo aare na tenyau nai serkali esiai naudunye enkare na kitelelek eyietunoto enkare ometabai erishata enye ore enkae na pingoruni laisotuak amu ore irkumok tenitueudi enkare ba ropiyani meetai ashubmeeta inakidimata kake tenetum nai laisotuak oudoki enkare nitinyikaki nkangitie neokuni neuduni enkarebneaku ore nona angitie nataanikita netum erishata nayietare enare amu keaku kelelek eyiataroto ashu eudunoto na kegol kake ore eyaroto na.

Ore imbaa naidimi aiterunyie naa petumi ilangeni liapa enaa lelo tasati , oirorie autaa iishoritin napashpasha nitaamu imbaa enkanyit orkwak terishata naje amu tenetumi ilangeni outaa niaku kitadamu ake iltunganak nkiasin enye apa oltasati naa keleleku oleng amu mitoki naa arikino naa kiaku naa ore ina kesujaa iltunganak pookin . Ore enkae naa peyie elimuni imbaa ashu enkitamioto naitamei iltunganak tenikitumi anaa miata enkanyit ashu enaa ingira alo apongori ashu mingira atum enkanyit naa keyieu nelimuni ashu nitayuni enkitamioto naitemei oltungani amu tenetum iltunganak enkitamioto naa keureyu netum enaduo anyit naatae ashu inaduo kereti oo osujitae. Ore enkae naa keyieu niaku keetae erishata natumoi ake nitengeni iltunganak ilo kwak nelimuni ajo kainyio enare niasi , nelimuni tipat ele kwak , nelimuni ajo ore oltungani osuj naa kitobirari amu tenelikini iltunganak , ore entoki nayiolo naa kegol oleng pelo oladuo tungani apongori , idipaki ataloki ajo enetipat ena.

Ore nkiasin naidim aawa naa peyie aaku asipani niaku kairo ilomon osipa nayau aibalie imbaa pookin nemeeta embae naas temisimisi ashu naleisho naaku sii oltungani oisosion , naaku oltungani aborani naaku oltungani oisho iltunganak enkiok oltungani lemeeta orgela laa kaitoris iltunganak pookin naitabaiki iltunganak nena enye naa ninche enare netum, niaku ore nkiasin naidim aawa pitukuj ashu pilepunyie naboisho wenkiroroto tiatua irmembai tematua eshumata na peyie aaku oltungani asipani , naaku oltungani oas esiai enye , naaku sii oltungani oitoris iltunganak pookin nemaata iltunganak lajo ore ele eitu eas ena , ore ele etiu inji kake paas esiai tesipata oteyiolounoto ore sii enkae naa paatum aikilikwanisho naning iutarot nautari paatumoki aeu aitabai endamatua eshumuta ilomon osipa , natum aaku oltungani oikilikwanisho peyie malo ake nalo airo embae nemesipa naaku oltungani oisosion , oltungani oisirri indamunot oltungani sii odamisho oota olosho too toltau.

Ore nkiasin nayauni naa enyorata amu tenetii enyorata naa kitubulaa esupatisho ashu itubulaa eseriani amu mitoki oltungani ajo olikae entorono nimitoki sii ayau eworo atua ilariko lang amu kiaku ore naa metii enyorata naa meeta naa olarikoni lidol enaa ore ele naa kaiba ashu kiko ena, niaku ore enyorata naa nabo onkiasin nayieuni pitagol emboita tiatua esiai emurua olarikok pilepunyie enkingorunoto osotua . Ore si enkae naa peyie etumi enkanyit , eyauni enkanyit . Ore pitum enakanyit niyiolou ayanyita olarikoni , niyiolou atejo ore ele arikoni naa kenare enkanyit enye amu olarikoni . Naa ore enkanyit kibooyo oleng ilarabali naa ore enkanyit naa keret peyie etumi enkingorunoto osotua . Ore enkae naa pitadoyio oltungani kewon nemeetae orwuasa, nemeetae enkogogongi, amu teniamiata orwuasa naa tenimiata engogongi naa iyanyu miki , mikituutari , ore enkae naa pemeori ilariko anaa irgilat enee enoonkajijik , amu tenior ilarikok anaa irgilat amu enaa enoo nkajijik naa ore naa inakata mitoki atumoki aishoo osotua , kake ore ake piyau ilarikok pokin tenebo , nepali enenkaji , nepali enormarei , nepali enorporor naa keret ina ayau enkingorunoto osotua.

ore isiatin naidimi aiitobira peeret enkiroroto we ngeno olmanyara, naa kidimi negeluni enkolong' naa eneunoto ake orkeek. ore enkolong eunoto orkeek. naa keret oleng aitubulaa esiai olmanyara, amu kepuonu iltunganak tenebo, neuni irkeek, neyiolouni esidano orkeek, neyiolouni esidano, ashu tipat tenetumi loipi. ore sii enkae, naa pee etumi iltururi ong'oroo, we nyorrata we yiolounoto esiai olmanyara. ore pee etumi iltururi ootukunyaki iltunganak esiai, olmanyara, ashu engeno olmanyara. naa ketumi oleng imbaa sidain naipirta ilo manyara.

Ore enkisuma naidipa aitumia pirorieki ilarikok loonkera leuniversity pilepunyie engeno naa kaindim enkisuma engeno ontumorititin peyie egeluni ake ewueji ashu sukuul ashu enkoteli ashu enkiwanja akeyie naidim netumoyu , negeluni enkolong ashu eweiki ashu olapa lopiki ake laa nena kera , lelo arikok lonkera euniversity irorieki amu ore eimu enkoitoi entumo ashu enkitengena naaa ketumoki oleng pookin ajo maishakinoto enaduo tumo amu teneji maimaki enkoitoi enkisuma eonline nelelek mebaiki pookin amu ore elelek pejing ade pookin amu kelelek ejo medoli kake tenipoti entumo naa kepuku pookin apuo amu meeta naade olarikoni oyieu nejo metii duo. Niaku kajo nanu esiai entumo amu tenetumo teneoshi entumo naa keret oleng amu kisho naa enaduo ngeno kepuo atum iltunganak oo oitodol , nepuo atum iltunganak oning nkiasin enye nepuo aning ashu nepuo atumo ninche maate, netumo iloyioloro , nelikino imbaa, nikilikwana , neyiolou induat ekulikae lemeyiolo.

Ore enkipirta oaapi esimu tenakata naa pekintayiolo ajo ore app naje naa ena esiai enye anaa tenakata matejo ore app empesa naa ninye ena, ore app nintayunyie inamba naa ninye ena, ore app nijingie ormutandao naa ninye ena, niaku ore enkipirta oapi esimu na pekiutaa ake ajo ore ena app naa eninko niasishore ena, amu tenemeetae naa appi nautaa iltunganak naa kegol oleng enilo aasishore enaduo simu amu meeta naa eninko teniasishore amu miyiolo ajo kaa app enempesa ,miyiolo ajo kaa app itayunyieki isinkolioti , kake ore naa amu etooriworoki kuna appi nee ekiret naa kuna appi tayiolo ajo ore ene nee ene, ore ena app nee enene , niaku idol ninye aaku milo app nimiyieu , nimitumoki naa ninye atopongori ashu mitumoki ainyiala ena simu tenkaraki nona naa appi nikiutaa taasa entoki naba anaa eniyieu . Niaku ore ake pee entoki naba anaa eniyieu , iyieu , iyiolou ake ajo app naje naata ina, ore si enkae , niyiolou si ajo kaa app nabo , ore paa enkae iyiolou ajo kaa app inankae naata, niaku ore esiai oapi tesimu naa peutaa ake oltungani ajo kainyio enare nias ajo kaji itumie entoki naje, enake eret ninye appi tesimu.

Ore entoki naiterunye naa kangas aoju ilchafui pookin otii isaanini, paa kaiteru taa aituku inkoombeni, naitoki aituku isaanini, naitoki inkijikoni, naitoki taa aituku imotiok. Neeku inkoombeni ake nanu aiteru, naitoki isaanini, nalo ilkibuyuni tenetii, nalo embesheni tenetii neeku ore adake entoki naitabayie nanu agira aisujisho tiang' naa imotiak oshiake nanu aitabayie. Amu ore imotiok naa ninje ade naitoki aagol nimiidim aitodoki imotiak enaduo beshen, neeku ore nanu naa imotiok nanu aitabayie oshiake agira aisujisho tiang'.

Ore enkoitoi nayae naa pengasi ashet sukuul ormaiman , ore naa ina sukuul ormaina nepiki sipitali atua, ore peepiki sipitali atua enaduo sukuul ormaiman , ningoruni ilaitengenak otaasa esiai ashu irkitarini otaasa enchorata, tenaa enchorata oloik , tenaa enchorata onkaik akeyie, enyamali akeyie pookin naata oladuo maima ashu naikuna ormaima oladuo tungani , enaduo kerai pemelo , niaku teneyauni irkitarini oota engeno ashu eyiolounoto tenebak enaduo kerai , eniko teneret enaduo kerai naa keret oleng enaduo sukuul ormaiman amu ore naa ina naa sukuul ake naa ninche ake easishoreki, ninche ake ebakitae , niaku kisho oleng erishata natumore iladuo angeni ashu iladuo kitarini laa ninche apake etegelakaki , kisho oleng erishata natumie embaare , niaku ore enchetare osukuulini wenkingorunoto olai , olangeni ashu orkitarini laina siai ake ninche etaasa keret oleng bakisho ormaiman . Ore sienkae naa pemedoli irmaiman enaa keltunganak ashu kenkera nemenare ashu keltunganak lemenare netii kake peyay ake terisioroto netum sinche erishata enye, netum iltunganak ongoroo iyieunot enye amu tenetum nena pookin naa kelotu esidano.

Saai uni ajut ildirooni esaa naidipa enkae siai pookin eusafi enaa inkoombeni naidip aituku enkaji paakadoiki taa ildirooni alo aituku. Ore ildirooni naa naa keya esaa nabo agira ajut amu kangas naa ajut keeta iyilata nankasa ankoroki paa kaitoki taa aimie enkaseti arashu enkarasha neitu etoyu ashu enkarasha nemeshal oleng',paa kamie taa teshumat paakeya naa esaa amu ore ajutito iladuo dirooni keya esaa nalolonga amu amu ambaka nangasa aitinyikaa inkoombeni enjoto nabo nankasa ajut, naitinyikaa isaanini, naitinyikaa intokitin naitelelekino nene wojitin peyie aisho naa erishata najutie. Neeku keya erishata agira ajut, amu keya naa esaa nalolonga amu kangas naa aiwuangie intokitin nangasa aipanga intokitin paamagil, nankasa aitinyikaa inkulie peyie mauru, nangasa aitinyikaa inkilasini akitikiti peemadanya enaduo kilasi oladuo diroo. Neeku keya esaa nalolonga peyie iibung igira ainkorisho amu meyieu naa nilo ajut tiaraka amu tenilo ajut tiaraka amu tenilo ajut tesiokinoto nelelek oleng' miishu enaduo terit, ashu elelek mijut aitobiraki tenkaraki enaduo araka nigira iyie aata igira ajut oladuo diroo neeku kujut nanu aya esaa nalolonga.

Ore peas inkera e civil engineering intemat naadolita amu nena siatin naake ninje epuo kenya aas. Meentoki naigero tenkardasi, entoki natodua ninje kenya ake epuo aas . Meeta ninje aisiai napuo aas, meeta ninje aiwoji naitoki ninje aapuo, kake todua enaduo kitobira naitobira enaduo woji, siatin ake eitoki ninje apuo aitobir. Neeku ore pias nena temat edolita keji peyie etumokini naa atodol kidim ashu kenoto ela tungani enkeno naasie enaduo siai kake meetenkigerore edolita, amu tenias naa edolita naa nakata naake idol ajo etayiolo amu meeta naa esiai enkigerore te civil engineering ore esiai naatai naa esiai naas edoltai neeku teneyiolouni ajo etaa iidim ataasa edolita naa nakata edoli ajo ee iidim ataasa enaduo siai, naa inoto ina nkeno, neeku ore pias inkera e civil engineering edolita amu nena siatin naake epuo ninje apuo aas edolita keji peetumoki oltungani anoto enkeno amu nena naake eas meeta aisiai naitoki ninye alo aas, ore ena naata edolita ninye naake eitoki alo aas, ninye naake eitoki alo aibung' meeta ninye enitoki alo aibungie embuk, meetai enitoki alo aibungie elankalamu te siai enye, ore eneas naa enapa siai natodua naa tenedol naa nakata etumoki ataasa.

Ore eniko irkastomani peyiolou bei tiatua ildukai lorkiek opaasha, naa kidim aikilikwana olamirani lorkiek ajoki keropiyiani aja ele shani , neetae sii iludukai laa ore ninche naa kigei bei orkiek lenye tine wueji ake tolchani niaku idol ake olchani ajo ore ele shani naa kigero bei naje . Ore sienkae naiko irkastomani peyiolou bei tiatua ildukai lorkiek loopasha naa keetae ilamirak lorkiek logira ninche aitumia ormutandao amir ikiek lenye naa kitodolu ake ashu kelimu ninche bei oladuo shani. Ore naa pedol orkastomai emiritae ele shani tormutandao nedol bei naa kidim naa ataa keyieolu bei oladuo shani eton itu ebaya enaduo wueji . Niaku ore enkoitoi e eyiolounoto ebei naa kidim orkastomai aikilikwana olamirani , nindim olamirani aigero bei torkiek lenyenak , nindim si atimira, a atolikioi tenkoitoi ormutandao naa kidim naake atabaiki iltunganak neno oitoi pookin, neno oitoi pokira e bei amu kedol naa nikilikwanu torkastomani , nikilikwanu si toltunganak oidipa ainyiangu, nikilikwanu toltunganak oo oinyingutua , iltunganak otimira , niaku kidim nai

Ee keret oleng amu kipush naa osesen niaku metonita osesen , ore ireuta iloito ake, iloito ake . Niaku ore erewata oonkiyau naa keret oleng tenkitadoyioroto onkiloi amu kiaku naa kipush osesen , mitonita , iloito ake, iloito ake , niaku ore oladuo sesen nedoyio eilata nitagol iloik niaku ore erewata oo onkiyau keret oleng tenkitadoyioto onkiloi amu ilo naa erishata naado ninauru, ni, ni nintamanaa, nilo iloito niaku kegira naa osesen aasisho mmee ketonita ake niaku keret.

Ore nkiasin naas erubata enkisuma peyau erisiroto entumoto enkisuma naa pengasae ayau orkilikwai laa ore iropiyiani esukuul , nitae kutik metaa, meetae oltungani lemebaiki , ore enkae neyau m`masaa naisumare inkera enaa mbukui enaa nkalamuni ata ninye nkilani esukuul neyaki inaduo kera , metaa ketum inkera pookin toosukulini. Ore si enkae naa peyie etumi erishata nayiolouni enikoni peyie eaku ore sukuulini poookin naa sukuulini narisioro, sukuulini naa kengamu inkera pookin terisioroto , meetae sukuul naji ore ena sukuul naa enekulo tunganak , ore ena naa enekulo, amu teneyau erisiroto osukuulini ashu enkitengena toomwalimuni naa kitoris inaduo kera, ore si enkae naa peyie etumi ilaitengenak ashu peetumi erisioroto ormwalimuni metaa meetae isukuulini nayae irmwalimuni kumok nemeetae isukuulini nayae irmwalimuni nayiolo aitengenisho , ningwari kuna kulie , kake peetumi erisioroto ewori irmwalimuni , erisioroto eori imbukui ashu imasaa pookin akeyie naisumare inkera, erisioroto eyakini inkera endaa, ndaikin toosukuulini , erisioroto ingurakini inkera iretot nainyiangaki inkera anaa nkilani esukuul peyie etumoki pookin anoto enaduo kisuma terisioroto.

Ee itaruitie esimui nkoitoi onkera tekuna olongi amu , ore nkera kumok nimina ashu iminie nkulie eimu isiatin ashu nkiasin natadua tosimui , amu ore ake pedol enkerai esimu , pedol enkerai entoki tesimu niaku ninye ake eloito sininye aas . Niaku ore esimu nitaruitie oleng emboita onkera , amu ore nkera nemekure ninye egira atukunyaki esiai enkisuma etaa esimu oleng eyiolo ninche nkera alang enkisuma, naa ore naaduo simui meeta ntokitin naaret nagira aasishore , ore ntokitin nagira aingoru tonaduo simui, ntokitin naigorita tonaduo simui naa ntokitin oleng naitanyamala , ntokitin nagira aitapongoo . Niaku ore esiai osimui temboita onkera naa kegira oleng ayaki batisho , kegira aitaa nkera metaa turua , kegira aitaa nkera menotito irkwaki torok oleng ogira aitapongoo , niaku ore ake peetum enkerai esimu nimitoki ayieu nengamaa iltunganak , mitoki ayieu neyiolu kulie baa naret taisere, ore esiai naitoki ninye ayiolou naa peaku enaduo simu ake ear , piaku inaduo tokitin ake nemeret ninye eton aingor nimitoki ayiolo esiai ereteto naidim atareto likae tungani, mitoki ayieu niriwari , mitoki ayieu neyiolou mbaa enkisuma , niaku enaduo simu ake etii ninye ndamunot enyenak neme ninye entoki sidai egira aisum.

Ore ing'olikinot naagira ilmalimuni aimaa naa injere, kelakuaniki ilmalimuni isukuulini, neeku keya erishata oleng' egira ninje aapuo aayok oleng' egira peenkuraa tenaa kebaya enaduo saa nayieunkiki peepuo aisuma inkera. Ore enkae naa kegira ilmalimuni aaima enkoloto oleng' naa melakitai iropiyiani naitusha, neeku kegira ilmalimuni aatum oleng' enyamali tesiai oropiyian naa kegil ina tau nisho ninye metaa enaduo motisha napoyie aisuma inaduo kera. Ore enkae naa kegira enkera kumok aany enkisuma, ashu aabatata too nkemat naa ore ina kegil ilmalimuni tauja neponu naa ilmalimuni aaku mitoki aidim easiai enkisuma tenkaraki kelelek edol enaa ore siai naasitai naa esiai epesho. Ore enkae golikinoto olmalimui naa kegira ilmalimuni aimaa inkolikinot omasaa naisumie inkera amu kelo nemeetai imbukui, naitosha inaduo kera, kelo nemeetai inkalamu naitusha inkera, kelo nemeetai indarasani naitusha inaduo kera, neeku ore inankae naa enkolikinoto oleng' naisho olmalimui metalaikinoyu ataasa esiai enye tenkoitoi nanarikino.